Marigũ wonaga mambĩrĩria kũrwara marĩkia gũciara makambĩrĩria kũngũrĩka nacio nyanya cionekaga ciambĩrĩrĩa kũhĩa mathangũ na kũhoherera ũkamenya nyanya ĩyo ĩna thĩna.

Ũngĩmenyera kũhanda mboco kũrĩa tĩrĩ wonekete ta ũtarathiĩ wega, kũrĩa irio itareka wega, nĩũthondekaga tĩrĩ na irio igeka wega natuo tũtambi ũngĩhanda itũngũrũ nĩ irigagĩrĩria kana biribiri.

Mboga nĩgiagwo mũno nĩ wahanda ĩkarĩo nĩ tũgunyo nĩũndũ ũcio wagĩrĩirwo wahanda mboga ũkamĩhũra ndawa thutha wa thikũ ithatũ nĩgetha ndĩkarengwo. Ningĩ ĩngĩneneha nĩgiagwo nĩũme na igunyũ mũno mũno rĩrĩa ĩrakũnja nĩũndũ wagĩrĩiruo nĩ kũmĩhũra ndawa na nĩtwĩthondekagĩra ndawa na ũhoro wa gũthondeka ndawa ya kũhũra kũrigĩrĩria igunyo ya indo cia kĩmerera ũgathondeka na wahũra igatuika nĩ igwika we nĩ itingĩrĩo rĩngĩ.

Ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa twagũmĩirwo nĩ mũrimũ wa COVID 19 ta bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩũndũ ũcio andũ mangĩathire handũ megũcemania nĩmakuaga tũnyamũ twa kũhumbĩra maniũrũ nĩtondũ mũrimũ ũcio watambanagio na ũhoro wa kũhihia rĩera rĩa mũndũ ũcio ũngĩ rĩngĩ na nĩ mũrwaru nawe ona hihi ũtarĩ mũrwaru agakũgwatia. Rĩrĩa nguona mbica ĩno nyonaga ngaririkana ũrĩa andũ aingĩ makuire gĩtirubũ kĩũ rĩrĩa mũrimũ ũcio watũgomeire.